Nambachiel en ni tijni osemiyo ji otiye mang'eny kendo osebedo tijno ma ji mang'eny donjoe. Niwach nambachiel dhano ok nyal tiyo maonge pi, kendo kamoramora kata bedni dhano en pi. Ma omiyo dhano tiyo tijni, dhano ywayo pi e udi, dhano ywayo pi. Kata mana osiptende, kata mane kor gwenge be iywae niwach kamoramora idwaro pi. Kaka osiptende idware niwach jotuo nyaka ti gi pi, nyakobed pino maler. Nyakobed pino, ma pino ma kata okolil, pino ma ng'ato kata komodho to gimaduong' en ni osethiedhe gi yedhe chuth. Wach nambariyo en ni kokalokuom tijni, dhano osekete gino mar yuto. Kendo bende dhano tiyo kode mondo mi giyud gimoro madigi makre godo, madimi kik gidonje tembe kata anjawo. Kokalo kuom tijni, dhano oseywae e udi, dhano oseywae e miere mondo mi giuse kendo giyud moko gimoro kaka pesa madkonygi loyo dijegi. Wach nambadek, tijni kokalo kuom tijni, osebed kitiyo kode makatinyalo ti kode e puodho kimiyo godo cham mondo odong maber. Kata dhok be nya modhe mondo mi owinj maber.

Nambachiel ma en kamata. Sa asaya maneno kamata tanene ka gino matiyo godo mar mondo mi amakgodo gigo maliet kaka gino matedogodo. Mondo mi kikawang', kendo kamake tomiyo pek mar gino mamako dong' e bada katedo kode mayot. Katiyogo e tedo, ma kata gino matedo ok nyal pukore kata okanyal lalo gino mamako kode. Wach nambariyo, en ni kaneno gino mar tedo maen sufuria, tawacho ni adiera. Ma en gino makonya e chielo chiemba, ma konya e ting'o chiemo, ma konya e tedo. Gino ma gombo nimar kain gi sufuria to in gi gimoramora, inyalo tedo. Bendinyalo tiyo kode milos gino sa asaya ma kech diloyie. Wach moro en ni sa asaya mineno gik mokariyogi, ting'eni gidhi kamorachiel, mineno gikmokariyogi ting'eni mach nitiere. To gik mokariyogi bende ka nitiere to mondo mi niyudgi, en ni ng'ato nouso nigo. Matieni kanouse toyudo kinde mar mondo mi oyud pesa kokalo kuom gik mokariyogi. Inyalo uso sufria katinyalo uso kamata miyud pesa madilogo dijewa.

Nambachiel adwaro gugru ma atweyo e gimiluongo ni tol. Nambariyo en tol midwa twe e gugru, gigi tiyo kanyakla. Gigi tiyo nikawo moro titwe e moro, ikawo tol titwe e gugru. Wach nambadek en saruru, saruru kisemanyo to en gimakonyi e kunyo bugoni. Kokonyi ikunyo mos mos manyakichop piny, e gimiduaro. Wach namba ng'wen en nimanyo opau, opau en gimichodhogodo lowo misekunyo kendo kikete gugru tiywayo gi tol. Wach nambabich en nimanyo jalo manyalo ywayoni. Niwach ok dikunye piny tichak iidho kode nyaka malo. Matieni jalo maywae nyakobed malo, kokunyo tiketone gugru toywayo malo. Gimaduong' mabire pacha, en ni kasebedo gi gigi te takunye. Ma nyalo konya mondo mi akuny cho, mar mondo kik tuoche makwa. Wach nambariyo, anyalo kunye madpo ayud pi kokalo piny kanyo. Wach maradek, en ni be kata kikunye maber tinyalo po kirado gi mag lowo madimiyi pesa.

Ma en kendo, kendo wach nambachiel en ni kosemoke mach, to kendo ikawo yien tiketo. Tikawo kibrit tikutho mach kaetiketo sufuria mondo mi otedi. Gimaduong' matimore ka en ni itedo chiemo, ikawo chiemo tikete sufuria, kaeti kete kendo. Onyalo bedo chiemo michwako mang'eny, tikawo moro tiumogo wiye, mar mondo mi yugi kata gigo maricho kik donje chiemo. Madmi chiemo bed chiemo marach, kata madmi chiemo bed gi sum. Gimoro kakogwal kanyadonje chiemo, mano nyalomiyo chiemo bed gi sum ma tamji chamo, manemomiyo iume. Wach moro en ni kineno olithkuon, ting'eyo ni kuon nyaka tedi. Kamitede kuon matiende ni mogo nyaka bedi. To kineno gimoro olithkuon oket e gino ma en ogunia moro to en ogunia mar mogo. Matiende ni kaponi ike nitiere ogunia mar mogo goluthkuon, matiendeni nyaka ted kuon ka. To kitedo kuon ka, to kare gimichwako onyalo bedo gimoro michamo gi kuon ni. Dobed chiemo, magite gin chiemo, kendo magi te kotedi to obedo gino mamit. Obedo chiemo maloyo ne ng'ato riyo mare.

Nambachiel en ni gimiluongo ni gari ni, en gari mitiyogodo e sombo gikmoko. Inyalo kawo wheelbarrow kendiket kate pi madidhire mos mochop kodi kamidwaro. Bende kokalo kuom gari midhironi, en gari mitiyogodo kate sombo gigo kaka, kaka chieth dhiang' nini. Moselos kaka manyiwa mar mondo mi oter e puodho, kendo otigodo maber. Bende gari ni nyadi mang'eny itiyokode kuonde moko kaka kar tije mar sombo gikmoko kaka kite, mar mondo mi okelne funde. Kipimogo kata kuoyo, kipimogo kata kokoto mar mondo mi oti kodgi. Mar mondo mi tich odhi maber kendo gikony e sombo gigo mondo mi tich odhi mapiyo kendo mapiyo piyo ahinya. Wach moro en ni kineno gari ni to en gi tije kanyo mang'eny kata kaka sombo oduma e puodho. Inyalo tiyo kode misombgodo oduma e puodho malich, togiweche gi tem, em ni kineno gari ni to en gino makonyowa. Kendo miyowa yot e timo tijewa, niwach okonyowa e dhiro tijewa kendo timo tijewa mapiyopiyo. Kendo konyo e rito mwa.

Ma en mashin mar kwadho muya, okelo muya maler. Ma en mashin mikawo kendo inyalo tiyo kode gi sitima, newach kikawe michwoye e sitima tiketo sitima mondo mi oliel kendo mach obi. Tochako ringo kokwadhore malich kiseyawe togolo muya maler. Ma kata ka mar kadibedi mana kamofundore manade, tokawo muya tokelo maler, kendo konyo e yweyo marwa. Bende inyalo tiyo kode kokalo kuom sola, en gi solane moro ma chieng' kogoyo tochajo, ichajore e betari mare. Ma nyalo miyo okonyi e kelo mach mi ma doti maber moloyo. Bende kinene maber, kinene to en gino makatebedni ikete kamoro ma liet entiere. Ma debed niwinjo kokiwinj maber, gichami ineno ka igolo muya mang'eny kendigolo muya maricho. Kata igolo pi luya, ichwero luya malich to iyawe. Kendo ka iyawe, tokelo muya maler mad ichak ibedi niwinjo maber, ichakibedi ni onge liet machami. Kata iyweyo muya makoro.

Nambachiel en ng'wech: seche ma ji ringo ma konyo ng'ato mondo mi oger hawi moro ma en godo. Bende ma kelo ji kamoro achiel, niwach ibiro neno kaka tijni timore kata kaka ji bero gigo ma omigi, kokalo kuom mich margi. Ma miyo dhano bedo kamorachiel, kata dhano bedo mamor. Ka dhano nyalo luongore, dhano nyalo bedo ni gipako jogo ma timo tijni, kata jogo maringo. Ma ma dimi ji bed gi mor kendo ma di mi ji med ng'ere malich moloyo. Wach nambariyo, king'iyo ka tibiro neno rabolo, raboloni en gino makelo bende mor e kind ji, e kind ji. Nimar ji kanigi chiemo ma rabolo, to mor nitie. Wach nambadek: ka ji nitie kamoro to ji obiro mar mondo mi obed kamorachiel, paro bedo mopogore opogore. Kendo mae nyamiyo ng'ato oyudo paro mano onge godo, mami odongre kiparo moyud paro moro manyien, madikelne dongruok. Ma kelo mor, kendo ma kelo ber ni ji koriwore to paro biro mopogore opogore kendo nitiere dongruok.

Nambachiel en ni kokalo kuom tijni, ahere. Nimar gimaduong' en ni samibet piny ni mondo mi itim tijni tikelo ler e alwora. Dobed gino mantiere e piny mad kabadegi debed mago tiyudo kinde mar mondiywegi maler, mar mondo mi iketgi ni onge chilo moramora mobedo. Ma miyo ot bedo maler, ma miyo ot bedo gi nengo, ma kata gino madibedni rach yudo kinde mar mondo mi olosi. Wach nambariyo, en ni samitimo ler tiketo alwora kata muya mantiere e alwora bedo muya maler. Bedo muya ma kata kiyweyo tiwinjo kober, bende kiyue, tiwinjo kaen muya moro mok chandi. Okokel kata paro moramora, kata tabu moramora e yweyo, kata gimoramora marach okiwinje. Bende kokalo kuom tijni, nitiere jogo maloso gigo kuonde mitiyoe kata kuonde moko ma itedoe kae. Mano en tijno mamiyo oywa ilosowa kendo inyalo ywayo pi machiegni mar mondo mi kik ilaw pi oko kendo tijno kelo pesa malich.

Wach nambachiel en ni ma rawera matedo chiembe maen rech. Ma en chiemo ma kisebiro godo tikawe kendilose maber. Kiselose tikete e sufuria kisechiele maber tiole pi kendi chwake. Wach nambariyo, le itiyogodo e baro yien. Kendo le kanitiere to en inyalo baro yien madkonyi e chwako chiembi kata madkonyi e tedo gigo midwaro mang'eny. Wach nambadek, en ni ka yien nitie to yien gi kelo mach kendo chweko bedo mayot kendo dhi mapiyopiyo. Newach kitedo gi kendo, token gino madhi mos, en ni yien go liel piyo piyo kendi timo piyo piyo. Madmi ited mapiyo piyo, michiem mapiyo piyo kata machon. Wach moro en ni gigi te ja rawera ni kudho mach, okudho mach mondo mi oliel. Nimar mach odok piny, to kikudho mochako liel tomiyo mach liel mapiyo piyo. Kendo itimo tiji maen tedo mapiyo piyo maok ni gimoro gali, kata gimoro miyo kata koso mar mach miyo itimo mos madmi itim giki gi mos.

Nambachiel en tedo: inyalobet e pacho tidiri kuom kech. Ikawo giro moro maen mar tedo kata kaka kendo kata jiko. Miket maber mikaw makane mikete mimok mach mitedi maber. Kendo giminyatedo mikwor gi kikombe maber kat okombe, en chae. Matieni chae osewalo kendo ing'e malong'o ni kosewalo tikwore, totwak maber. Kendo kotwak tiwe motwag mos, kaetikawe tichunge tichiemo, imadhe maber ma iyieng'. Chae kosechiek to en gino maloyoni kech, kendo en gino ma kimadho to kamadibedni iinyorie kokalo kuom kech, iyudo ka koro yieng'o biroe. Wach moro en ni kineno koyel wiye, to matiende nosechako popni. Osechako chopoe popni mar mondo mi olose kendo tikode. Kendo kichakineno gimoro mitedogo kaka jiko, en ni ma en gino makelo mach kenditiyo kode mondo mi mach oluwe. Mondo mi ochwek mapiyopiyo, katoted mapiyopiyo kaeto oyud kinde mar chiemo.

Namba achiel en besen. Besen miya mor nimar atiyo kode , mar mondo mi aluok kode kendo ka aluoko kode, to oketona lewni maok nyal luar e lowo. Ma mor maber newach bende okanona pi maok nyal pukore kendo aluoko kamor kendo kadhil nimar onge gino machanda malich. Wach namba ariyo, en ni kaneno chiemo kaka rabolo taparo maen chiemo maber monego ocham kendo monego okel konyruok ekit ngimawa. Wach namba adek, en kaneno kube, tang'e maber ni kube nitiere, anyalo tiyo kode e omo pi. Anyalo tiyo kode e kano pi. Bende anyalo kawo moro taluoko maler, makane pi moketna pi bed maler, makato atiyo go etedo, atiyogo e modho, be anyalo tiyogo eweche mamoko. Wach moro, en ni kaneno gima iluongo ni sufuria taparo ni ma en gino mamiya mor niwach kanene to nitie kaka okonya. Atiyo kode etedo mami achiem maber. Bende ka aneno lepa kaluoko, tang'e ni lewni dhi bedo maler kendo adhi bedo maler karuakogi.

Wach maduong' en ni kar nindo onegobed kama ler moloyo. Ma iloyo kokalo kuom nambachiel ikawo giminyalo gogo dasta tigoyo ot bedo maler. Ka ot osebedo maler miyweyo korot maobed mbui, obed gigo maricho, owuok te. Tikawo koro tichako pedho kitanda. Wach nambariyo makelo ler en ni inyalokawo yedhe moko tikwoye ot madneg gigo mamol kata gigo mafuyo kaka suna. Mar mondo mi ot kamininde obed kama onge suna madi kelnwa tuo mar kinindo ting'eyo ni pachi lal. Bende suna go ka biro to nyalo kai madginyuol tuo e dendi mibed matuo ma keth kethruok kel kethruok e dendi. Wach moro en ni kipetho tonegiti ikaw sit ipedho ewi matres maler ewi kitanda. Kisepedho sit maler tikawo onget moro tichakiluoye, kiseluoyo maber tongedno iketo malong'ono makore gi sit mikete maber kaeto koro kibiro ninde tiketone pilo. Kaeto koridonja donja tiywaye tinindo.

Mae en kar nindo mar nyithindo. Kar nindo mar nyithindo nyalo bedo e sikul onyalo bedo kuonde mopogore opogor. But mar kineno koke gikmoko gikmoko koke e dier ot malich to magi ng'isi ni gin nyithindo. Gin nyithindo maokong'eyo kata kakonego gipeth malong'o. Bende kineno ka kamachal kama okete nede, igayo bedo mar tuoche mag'eny. Ma bende gikmoko ma fuyo, kata ma mold kelo. Kaka suna kokayi, to mit domiyi tuo mar maleria, ma goyi maketh dendi kakonego ti. Ma dekelni chochruok, ma dekelne nyithindo chochruok kata e somo margi. Kata ka gidongo kaka odwarore ma magi te dikel thirno e dongo. Wach moro en ni kineno kama sende nitiere, to magi debed nyithindo mag sikul. Niwach magi gigo gin gik ma gitiyogodo kagikawo kendo gichiemo godo, magi nyithindo modak e skul. Ma bende seche gi te, gin ni mondo mi gibed machiegni gi buk, kendo gibed machiegni gi skul, gibed machiegni gi jopunojegi mad konygi mondo mi gisom maber ka giyudo kar nindo manyangafu kendo maber moloyo.

Nambachiel, magi gin jogo magin jonyuol. Magi nyalo bedo ni gin jo ot mabende oneno gimoro e simb ong'we yamo. E ong'we yamo margi ni gineno maber, gineno gino malombo wang', gineno gino mamiyogi mor kama gintiere. Wach nambariyo, ni jo odgi gin jogo machiel ng'iyo kaka nyathine nyalo yudo arita maber, omako bade. Mano en ranyisi maber mang'iso ni en kata obedo mana ni ong'iyo gimoro machielo, kata gimoro okawo mana pache. To kata kamano en gi geeyo bende en gadiera ni nyathine tomi arita maber, kendo make maokni nyathino ni gimoro ni nyal time. Kata okanyal weyo modhi mabor madolal. Wach nambariyo en ni jogi tiyo gi rapuri mondo mi giyude cham moko minyalo kaw kendo tigodo kaka chiemo minyalo kaw kendo logodo dije moko. Rapurni kelo chiemo e mesa, rapurni kelo chiemo e gigo duto te. Chiemo makonyo e gero del.

Nambachiel ni nyakimany musmar niwach kidwa loso kom to magi musmar gi nyundo. Magi gigo te mikawo mondo mi oriw godo kom mondo be obed kom. Wach nambariyo nyakimany nanga moro mayom miume godo kaetimanyo gikmoko machal kaka lewni moseng'adi. Lewni moko mowe owe motweng' towe, kata pamba mar mondo mi okete iye mondo mi okuodi maber. Wach nambadek, en ni kilose, kiloso kom to nyakimany gino, gino kaka gigo moko mayom. Kata nyakimanyne gigo machal kaka bao miketoe mondomi obed gino minyalo los kendo madolore kendo bao moknyal kethore mapiyopiyo. Wach moro en ni nyakimanyne gigo kaka pata, ma kata kaponi idwa bano kom to iyudo kobanore mayom moknothagi. Ma nyalo miyo komno bed maber, kom mabanore ichak iloke, ikete. Mashin mitiyogo kae nyakibed gi teko mamiyo otiyobende maber.